Aah, tijni dwaro plies ma ingado go mondo do gwen kik bed mabitho kendo kae dwaro taya kata sitima, kendo dwaro chiemb gwen ma imiyo gwen mondo gwen odong maber. Kendo dwaro gino molos ne gwen ma gwen tiyo godo e chiemo. Kendo dwaro ,dwaro mabati miloso negi go ot malongo ma, ma makoth ok nyal gogi. Kendo dwaro kaka ngama tiyo e iye ka nyaka rwak gambut mondo kik mi gwen tuo moro amora. Kendo gini dwaro ,dwaro ,kendo dwaro gigo mimiyo go gwen pii kaka mbugru makae miketo ne gwen pii ma gwen modho.